Rabuon ipuro inyalo pur ebuche kata opara. To gimomiyo jopur mang'eny ohero loso opara nikech opara mokwongo chungo piii, omiyo rabuon nyalo tiyo gii pii go kata e seche ma koth onge. Mar ariyo, opara miyo rabuon yudo lowo maber moting'ore gimalo mang'eny lowo mogudore maber makata ka rabuon nyak to nyak e yoo maber kendo oyudo lowo momako maber kabisa Wach machielo en ni rabuon dwaro lowo mayom ma okuote .Buche ok onyal kuotie moromo. Koro lowo mayom ni miyo rabuon kuot kendo odongo e yoo makare mamiyo japur yudo yuto moromo. Wach mar adek en ni rabuon kama samoro ka koth nyalo bedo ni olal to ka ogo opara , opara ochungo pii to rabuon bro yudo yoo mapod tiyo gi pigego kendo rabuon bro nyak e yoo makare.

Pur mar ohala ber maloyo pur matin matin ma ichamo samoro marum te nikech namba achiel, pur mar ohala miyo japur bedo gi pesa e mfuko kendo miyo japur tich mayot. Japur koro ok ne tich mar ohala ka gima gir thagruok ma onego wene mana jok mok osomo. Pur mar ohala nigi pesa kendo nyalo miyo japur bedo ng'at manigi pesa e mfuko. Mar ariyo japur nyalo yudo yo mar chulo ni kata nyithindo school fees kata pesa mapile pile michulo e skul, mitere skul mar nyithindo kuma nyathi some. Mano miyo ok biriemb nyithindo ni japur koro obedo gi nyithindo dala kata ni kapok odhi manyo jasiasa moro omiye pesa to pod ok onyal tero nyithinde sikul. Mar adek ne japur mopuro, mokawo pur kaka ohala dongore kendo miyo kata nyalo uso gigene moko. Onyalo loso gigene makata onyalo nenore. Ka japur osekawo pur kaka ohala, onyalo kawo kanyo kaka ofise kendo onyalo loso gik mabeyo ma kata dalane nyalo bedo dala marieny maber mataya rienye, kopogore gi japur mokawo pur ni en olos mana matin mochamo to modong' to onge.